Pintengen ninche iltunganak enaiko pee eyau kulikae tenebo , nintegen sii ereteto enye , teniyieu sai niret metaa keeta naa ninye account , niutaa eniko tenebol account , tenkaraki oladuo turur lenye, niutaki faida ongwesi tenebo omali onkishu ngwesi ee oconservation ee tenebo omali naatae toonkangitie , nintengen sii kulie tokitin sidain ormabatishioi metaa , nayau biotiosho tialo ninche , enaiko ormanyara , imbaa ee nashetie iwuejitin sidain neidim airaga, neidim atamal , atleast netum akesiniche enkiti bolokinoto, enkiti yiolounoto petum atasai tiatua organisation enye ashu tiatua oladuo turur lenye , nintengen ninche mbaa sidain oleng naidim ataa, kidim ore taisere tenkishui enye niaku enetipat, niaku ina nai entoki etipat oleng.